Eeh kadolita iltunganak, adolita ntasati, nkera kutitik, Kuna youths. Adolita si ajo ekijare aked enda ladder naa natii enkare atua. Adolita si noo stairs nagira iltunganak aked ailepaki ene wueji. Adolita irkieek kumok loo nkabulaitin naapaasha ,kumok ntokitin natii ene.

adolita naa ajo olbaribara engirae na ajo peiteruni na ashet, aitobir na orais tenebo o contractor pe etuo na site, na isidai oleng tenitobiri ilbaribari amu keisaidia iltungana pebaya anam intokitin enye nepuo as ibiasharani enye, niaku entoki nasaidia oleng iltungana te uchumi.

Kadolita ematatu, eh Kemo Sacco, adolita naa entomononi natii ene, kadolita orkijanai otii idie wueji, kadolita si garrin onkabilaritin napaasha, kadolita si oltukutuk otii oltung'ani shumata, adolta naa entoki nasheta tedeweji naijo naa enkiti sampuli, natii orinka ibung'ita oltung'ani lobo loteti.

Adolita naa oreyiet, otii enkare. Egira enkare alo, nadolta najo oreyiet otii atua entim sapuk, na enkare sapuk ena amu kajo ketasha amu sapuk oleng enkare nagira na oleng' tele reyiet.

Ore tekanisa ang' na ore naa ekiata orpasai, nikintoki aata opasia, ore oltung'ani sapuk aisul tepookin na ninye oitore nkanisani moj, na keji Bishop. Na ninye oitasheki nkanisani pookin telulung'ata.

Adolita naa siankiki ,nagira aiteng'en ntasati o nkera. Keata embae nagira aiteng'en ena selenkei inkulie, nidol ajo kegira nkulie aasipu oleng' ena bae.

Ore ena bae na aisidai oleng',amu teniyieu oltung'ani nilo aijifuraisha, nilo aitiship keon, na idim ake ashomo takedown kuna farasini, nekining' oshi eji kekuet oleng',kelang'u aning' eji kelang'u oltukutuk tenkwatata. Keeta mbio kumok oleng'.

Ekanyor nanu aisuma kuna bukui nalimu naa, historia oltung'anak leepa, amu ore historia na keliki yiok irkuaki, irkuaki loltung'anak leepa, neliki si yiok intokiting' nataasate apa eton mikiino yiok.

kagelu nanu aas esiai tenkopis amu iyiolo ajo ore pee eku itii oltung'ani ang naa itum iltung'anak kumok likisumbua, nimitumoki naa atasa esiai aitobiraki amu keeku igira ake aipang'ipang' igira aas isiatin naa ekintau naa tesiai niyasita.

Kadolita naa ajo kegirae aiandamana, keingor oleng naa gen z kuna. Egira naa aindamana tenkaraki erikore torono natii olosho. Eilepa intokiting neaku maandamano ena, idol ajo kegira anang'aa isoitok anang'a ki isikarini.

Kekumok oleng' igolikinot natum oltung'ani torpukel, ore entoki edukuya naa kelauni enkare, elauni si entoki naijo netwak, metumi ildukai. Neeku ore nai enaas nanu, kainyang'u oshi credit sapuk patumoki ashomo atoosho tenalo ang',eh ore si entoki naija enkare yau enkare sapuk toltankii pitumoki atooko tokuda olong'i nang'or.

ekanyor nanu oleng' aing'ura enasiai etelevisheni ,amu kiteng'en oltung'ani enegira uchumi aikunari.

ore ena pisha naa kadolta ajo eselengei nairagita naakitodolu ajo kemoi ena selengei, etii sipitali egira areshu eretoto naa peyie eyakini irkeek peyie epuonunui aitibu iltung'anak oifaa nitubu.

Keretisho oleng' naa olduka, teneeku ketaaniki emurua amu mitoki iltung'anak apuo iwuejiting' nelakwa, nisaidia si iltung'anak peyie etum intokiting' pookin teleleki, nimitoki na adung' iropiyiani kumok, ifeyai apuo naa osokoni sapuk, apuo aing'oru naa intokiting' naanyai tonkaulele.

Ekinyorr iyiok oleng ena siai ekitamaduni, asua taa elelo sinkoliotin lenkutuk ang oormaasae amu kedoli iyiok naa eniking'uaa neliki iyiok history ang kira ilmaasai neaku keretito iyiok oleng, keretisho naa enasiai naibung kitamaduni ne gira arany isinkolioitin.